Eeh kadolita irpaek tenewueji oidipaki aitai temukunta niaku kegirae tena kata aapik enoshi enkiti mashini naa ninye naitodolu naa aitai ilchafun ashu ae seize peyie etumoki naa intokiting torrok kuna kuti aitubulu torrok aipang'a ning'ua naa irpaek ang aninche ake asidain.

Ekadamu nanu tenadol oltarikita etii olchamba, egira naa aikesu pilo aitereu naa kuna aitubulu ele shani apa natuunoki tene wueji. Neaku keeta eh irmatunda ogira aitayu tene wueji naa ena mashini .

Keimari enyamali naijo, kelauni siaitin, kelau taata irkijanani siaitin naatumie ropiyiani, ore sii aitoki ,etinjingakita irkinyanani oleng ena siai orkeek neeku teneitu ees esiai nelau naa irkeek ,neeku irkutik tunganak oota ropiyiani..

Enetipat amu ore dopi ele shani naa olekahawa, naa kitayuni kulo nganayio nepoi aya naa factories. Nitayuni ormaasani naa le coffee, amu ninye eok iltunganak toonkangitie ashu eyai naa kwapi eboo pee tum ropiyiani naasisho toonkangitie enye.

Kadolita olchamba ee ouni naa enkai aina e cabbage idol naa ajo eoto kuna puka pii etabaikitia enoshi wueji naifaa pee itayuni ee ore ake pee euo enchan naa kadolta nanu nkuti aitubulu kuna oshi nemeyieuni tolchambai egira ake aabulu naa tenkalo kuna puka aang' neeku ketii naa nena ntokitin naibalunyie tena pisha.

Eee kitaasa ena siai apailong' ake peosh peesha ena shan ee kituuno ake ilpaek lang' kishomoita ake ainyang'u inkaitubulu tooldukai oshi oomorieki, nikiponu naake aatur ingumot nikipik atua tenebo wempolea netubulutua toi ore peebul nikiosh olchani oshi loo loomoyaritin nikintoki aakurrroki teeeku ileputua oleng' neeku taa aikunaki nejia.

Kadol nanu nkitejon ,nashi kitejon naa kuna oonkangitie, naitibitu iltunganak toonkangitie idol na ajo egirae apikaki nkujit tineweji, egirae apikaki enkare, neeku eramatare onkitejon ena naata doi oleng faida tooltungank ogira aas ena siai onkitejon.

Ee kibelekenye oleng' enkiremore amu ore toonkatitin enchan ninepu iltung'anak egira aunisho ee ore nkolong'i duo naatai enkolong' naa ina kata eponu iltung'anak aikesu naa inaatuno apa neeku kibelekenye ina siai oleng' tenkaraki naa mitegemea ajo kaa saa ena keetai enchan kengolong' ajo sinanu piilo aitereu.

Ore ena naa shai, ore eninko enkitobirata, naa ilo ake ayau kule inonok, nipik emoti, nipik naa ormajani ake kiti nepik naa enkare ake aitoritie enkare ee kawaida nincho ildekani tomon omiet, ore pitokitok nipik naa esukari nincho oldekai obo mitotua pejing' aa esukari, ore pidip nidotu naake nincho iltung'ana linono naa metoko.

Ah ore ele oshoro le uji power eh naa kelelek ekitobirata oleng . Eh ibukoki ake enkare emoti mitokitok eh ore pee idip nipik naa, kuna ingredients inonok ashu kuna tokitin duo oshi nikiyierie naijo ichugu, muhongo nisiaga ake pooki nipik atua ine weuji nilo duo ore pee eitokitok nibukoki naa ekurma ino nigira ayierie oloshoro. Ore pee idip atupokoki nipir nicho ildaikani tikitam naa meoo ore pee itokitok piidol ajo kegira aaku nitumoki naa aitayu inakata.

Ee ore ena siai naa nauni watermelon aa naa esiai ena nagira aifaidi iltung'anak ilairemok naa lolchmbai amu kidimu naa aatimirr kuna tokitin enye kuna watermelon enye amu etum naa iropiyiani naasie kulie tokitin naijio naa ee aalakie school fees netumie endaa enkoshoke netum naa entoki naisho ee nkera naa.

Ee kadolita ilewa aare tenewueji tenebo o entomononi nabo ee naatii naa atua olchamba aa lengano adolta naa ajo ore enda kerai naata orgoti onyori naa kelio naa ajo enkerai ena sapuk oleng' naasisho tena siai e nkiremore naata eng'eno, neeku egira autaa kulo airemok enikunaa esiai naa.

Ee ore teniyieu niimput ina palai e KRA naa idumu naa enkitambulisho ilo tung'ani ee ore piidip aitayu iina kitambulisho naa inakata naa itumoki aitayu aitaki oltung'ani KRA pee etumoki naa sirkali aitayu naa kodi enye tinewueji kila musho olapa.

Ore entoki nataasa serkali naa eitaituo napa masharti aashu nkiboorot naamiti iltunganak leinakop e Garissa epuo aitayu naa kitambulisho enye amu keeta apa a very long verification process pee itum ID ,neitayioki naa taata metaa itum ake oltungani pookin ID ore naa pee itum ID naa indip naa nidung KRA pee indim naa anoto siatin.

Kanyor nanu oleng aitumiya buy goods amu ore buy goods naa kelelek oleng ,ore sii enkae sidano naa mikidung aitoki pi inakata ingira airiwaa alak naa entoki ninosa ashu entoki ninyangua .Neeku kanyor nanu aitumiyia entoki e buy goods oleng.

Kaipotu ake naa elekitok duo lang lesiai, naingoru ewuei nikipuo atoni aok shai , naliki naa siatin kumok esiai pemitoki naa garama aaku sapuk , nikincho si kulo tunganak oji ircustomani lang discounts amu inakata eaku esiai sidai oleng.

Eh ore enolong niu ingira naa alo ajing enteke alo inkuapi eboo ashu ewueji niloito naa kenare nibau inewueji eng'orr isai uni peimpang alo amu inakata naa itumoki ataasa entoki naji clearance eh itumoki sii uh nikiverifae sii nias kila kitu metaa ore enakata ipang'itae ni naa keeku naa etotona poki tung'ani tenteke neeku kipang'ita alo.

Kajoki ake ebunga Kuna opisin emigration amu edim ake ashomo Kuna opisini nitum embassador leina kop niyieu Niko nitum nkardasini enakop niyieu nilo

Eh ore naa sababu naa, ore ene wueji, ene wueji naa ninye naa oshi etii irkokoyo kumok . Neaku sababu naaji ina sapuk oleng naidim aikuna iltunganak metejo ine weuji Njeri tenkaraki naa ketii inabila sapuk orkokoyo. Ketii ina aji orkokoyo kumok ajo naa sinanu piilo aitereu.

Aisidai naa enkishopo amu kitodolu ajo inyorrinyorro ele kuak linyi neeku

Kisapuk igolikinot amu, tenijo ninye aingor teneaku naa kegira kulie abilaratin aduaya orkuak linyi naa keaku kegol amu, torpeshon niyelou ajo kengae olorkuak linyi naa kengae oleme olorkuak linyi. Neaku naa kidim ninye oltungani aitumia linyi too kulie wuejitin aitaa kuno enaa kulilo kuak kumbe mee ninye . Neaku keyau igolikinot kumok oleng eyiolouninajo kengae olorkuak naa ingae oleme olorkuak.

Eh ero kainyioo di italakua naaji laadi tunganak otadoutuo teda siteej . Aitalakua naaji mia, oh ore taa tenakata kigira ashuko mpaka enkae stage naa italaku naa hamisini kila oltungani amu egira naa tenakata saai aaku noshi eh saa saba nimikitalaku oshi iropiyani kumok. Ayia oloibe.

Ore enkishopo orkuak na keret oleng itubulaa ilo kuak pelo larin kumok nidim ake nishori eponu ainepu ilo kuak neaky kesidai oleng smu kitobiko orkuak na kisho rkulie oshon mitsmbua ntae nedol ntae ana olosho onyor ate olosho leton egira aibung orkuak lenye

Ee teniningaku atua nkulie siatin oltungani nimikiusu na indim atipika keon ashu enyamali ashi ewoi nairowuo kake ore amu impidoko nijing oltungani na toronok oleng

Ee neyawua amu meekure taata egira nkera aisum mbukui oleng etaa kepuo ake nkera aatoni ore pee ebau Ina olong, entemata , nitayu nkera simui nejing Chatgpt, nepur ntemat, neeku keyau naa ena siai, technology nkera, enkisuma aitobiraki neeku ore ejinga atua market meyiolo ajo etonyorra ninche esiai e Chatgpt ashu google ntokitin naijo nena.

Kajoki naa, ero ore enias amu kekuti iropiyani naata taata, ee tudumu kuloolan yawa ore taisere tedekenya naa kaiputa iropiyani inono naang'or, neminyal amuu katii oshiake ene weji ore oshiake oltung'ani lai olkastomai lai neeku itum ake iropiyani inono esaa pooki.

Kadol naai nanu enaa kifaa uh nitadou sirkali ae digitize ayau tenebo kuna biasharani pookin kutitik muj metaa ketii pookin atua system metaa tenepuo ninye iltung'anak amanaa naa kulo sapukin duo osotu kodi naa keeta ake kila oltaa ewuei netii ore peidip aitai kodi tine eh ni mark ajo etudumutua nepuo olikae duka eh nikunari nejia polepole naa ompaka neishunye lelo dukai pookin neeku keleleku naaji oleng esotunoto e kodi tinewueji eimu naa ena siai naa e digitization naedijitaizi naake irbiasharani pookin kutitik ata diinye enebo osapukin intokiting muj ni dijitaisi muj nesidanu naa esiai.

Ewaita ina sirkali dukuya pee edumu aiger lopisaani kumok oleng lesotunoto ekodi tina kop naa iltunganak oyioloi tineweji. Neeku kelelek oleng esotunoto ekodi, enyaakita naa lelo tunganak aihamasisha iltunganak ajoki ore kodi naa ninye naisaidia ntae peyie itumtumu orbaribara, sipitali, irkeek neeku kegira iltunganak anyoru neyiolo ajo kainyo faida ena toki naji kodi .Neeku egira naa tenkumoki aitayu.

Kelelek oleng amu ilo ake oltungani esimu ino, ashu laptop ashu komputa, nilo ineweji elipa na mpesa ,nilo naa playbill nilo nena ampa oshi napiki inewejinikintoki ayaki entoki naji account number nipik ina account number esirkali. Neleleku naa oleng esiai naa esirkali egira na iltunganak alak eitumiyia naa ena paybil natii.

keetae si i consultation nesho napuonu itunanak ajo kaji nikiya keetae sii eweji neeki intasati, keetae sii eweji e gografy entoki nikiwoshi empisha osesen etaae sii eweji e counseling egira aimaa netae naa eweji ebitia napimi iltunganak sagari etae sii esiatin kumok naas.

Kelaki pookin esirkali te paybill peyie etumoki sirkali aitayu kodi pookin tewueji nebo ee nemitoki aaku keeta iweujitin different different neeku kejo sirkali pee itelelek esotunoto ekodi pee etumoki naa aitumia ina kodi aalakie iltung'anak nita sii ina siai mitoki aaku esiai saapuk neleleku oleng' teneeku te paybill elaki.

Kanyor nanu elaata enkadi, kelelek .Ilo ake oltungani tenaa inyangisho ,tenaa keeta entoki ninosa ,nelayu pookin inakata ake alang naa nintoki alo esimu ,nitoki alo pmesa nintoki alo paybil neeku keisafe enkata oleng. Naa Kisidai sii enda amu kelelek amu kajo nanu intayu ake naa kenapayu sii pookiweji. Indim ninye atunguai esimu tenkaji egira aichaaja nilo ake aas shopping ino ,neeku kanyor nanu enkadi alangu empesa.

Eisidai nkatitin eapa amu ,meetae apa ena teknology sapuk .Ore apa keetae eramatare ,nepoi sukul ore teipa neponu aiguran .Naa kisaidia apa ina nkera oleng peeku nkera naata enkanyit. Amu indim anoto wejitin naa kinyalita nkera oleng, kinyalita nkera toosiatin kumok. Neeku sidai apa inakata kira kutitik amu ekiponu adala ,nikipuo aar empira, nikipuo aingor ntokiting. Nepuku orkuak sidai oleng aitiship ntoiwuo ang alangu naa Kuna kera etaata.

Idol oltungani aa kemwoi elukunya, idol oltungani aa kirowua osesen, lindim sii oltungani aturuto irkulupi, kidim sii oltungani atoningo ajo kidizzy ijo michangamka ,idol oltungani ajo kirokita oltungani .Neeku idol na kulo bulabul ajo ninche naa loloirobi.

Angas ainguraki naa endaa sidai nanya ,alo ianguraki irmashungwa ,irmaisurin ,nayieraki siininye endaa aitobiraki ,naiakikisha ajo etooko irkeek lenyenak oowokito ena apa embae natiakaki tesipitali nayakikisha ajo etimita pookin naingor naa oleng. Ore pee adol ajo kegira asidanu ,kaidim ake ashomo aingoru oldakitari ajo kaji naa eningito toronok. Neeku mikimen naaji aboitare oltungani lai omwoi.

Kaipot ake olmakanikai naliki ajo ewa oltungani ilolalan lainei neyiolou duo enaas aashu tenaketunguayie duo olenye neshuku ilainei nelotu aya olenye

Olo taata technology naijio naa kuna apps naijio facebook eh tiktok, whatsapp etaa ekindim atijing atua inewueji nikipuo alikio orkuak lang peyie etumoki naa kuna kera kutitik atodol naore tenedol naa ketumoki naa ele kuak lang uh atoning'oyu netumoki sii atoyioloyu netumoki iltung'anak atodol neaku kisaidia naaji oleng enewueji e technology peyie kirrumoo naa arrumoo oleng ena siai naa orkuak lang pening'oyu nebulaa sii amu ore taata iltung'anak kumok naa enewueji eh enewoji e technology etii naijo inoo tiktok oleng etii inye oleng neeku ketum naa iltung'anak kumok atodol netumoki naa orkuak lang ashomo inkolong'i kumok ashu ilarin kumok.

Eh kaanyor nanu aina eh Lenovo oo t pad ore oshi paanyor nanu tpad naa kaanyor amu, idim atigila meshomo 370 nidim atigila peetumoki aitumia laptop ino aitobiraki tenigil eh ore si laptop naa noshi naa idim ataporoi . Neaku kisaidia oltungani peyie eporoo laptop ino teeneeku mekure idim ai ah taipa tekuldo keys . Naa kisidai sii amu ki fast oleng , naa keneneg ilo laptop oleng. Neaku kisaidia oltungani pee enap ewueji pookin neloito neas etoki enye nayieu duo neas.

ore teneaku intaoni kumok naa keipang' iltung'anak apuo kuna taoni ning'waa inkang'itie naa tenepuo naa intaoni nepuo ashula oorkulikae tung'anak nepuo naa ang'amu irkulikae kuaaki apa lemeeta too nene wejitin nituraa orkuak lenye apa looti ang' ore sii aitoki ore kulo dukaii naa ekintapong' inye ang' keeku naa milo aikata ang' amu miyiolo esiai ee ramatare miyiolo enegira irkuaaki aikunari tena nkimasho oshii tata eetae netumoki oltung'ani oleng' ainyala orkuak lenye ashuu aituraa naa neng'amu kulikae kuuaki lemeeta apa.

ore entoki ee dukuya keifaa ilo gafanai eweji ashuu system nasotunyieki oltaka pookin le kabej tee town weei naamanyita keifaa sii neng'oru iltung'anak ilkijanani oorr kune wejitin oshi oo ildukayii aitayu ilo oiterio pookin oree sii aitoki oree duo teniyata olduka naa kunda maratuni naa kegira ai park tee pooki wei atitaa stage nekuu keifa nayii neng'urakini ewei nalakuaniki olduka pemeitoki naa nena mararuni ajing' atua town amu ninche doi naagira ainyal olduka lang' metaa keichafu ketii orerei kebuaya naa teneibelekenyakini nayii pii metaa kelakua naa keifa sinye peitobirr orgavanai ine wei ee sewage neitobirr drainage peetumoki enkare ashomo aitobiraki nemeitoki enkare aton naa teneaku etasha.

Kangas aliki ajoki ekiata nkabilaritin kumok oonkajik. Ekingas aata single rooms neekipuo iropiyiani naaje, nikiata bedsitter siininche self contained naa naa siinche intokitin naaje. Naliki naa iropiyiani ajo inaabanji. Naitoki naaliki entoki naji two bedroom, three bed room nalik pookin ajo iropiyiani naaje. Naliki sii ajo ekiata enkare , ekiata Security ashu watchman niaku keisapuk sekiriti oleng. Nikiata enkare sapuk. Nikiata sii enatoki naji wifi teneidimayu naaji nenyorr nikiata sii inkai. Niaku nenyoru naaji oltungani peelotu enaajiang

Ee nanu enaa olainyiang'ani naa kajoki olopeny enkaji peyie itobirr enewueji arashu amu egira oshi taata ainyiala egira ai block najoki sii pee ing'uraa enkare amu keya nedung'udung'o pee ing'uraa inewueji enkare pee irekebisha oleng' peeku kelotu enkare kila siku, naitoki sii ajoki peyie aadung'oki toi ninye rent penyo amu ijio doi kilepa ena rent oleng' nedung' penyo pee atumoki naa ai afford sinanu.